Biro e pacha en bet mar chiemo kod mwandu nikech iwacho ni tich matek ema kelo mwandu. Ka ng'ato opuro to oyudo chiemo. Kendo ka ng'ato nigi chiemo to onenore jamoko.

Asechamo obuolo kendo en gi kado mamit . En chiemo maber kendo ma nigi ngufu ahinya kendo en gi nengo e ngima dhano. To kata kamano to bende nitiere koth obuo kit obuolo mok ma bende ok mi ok cham gi kendo iwacho ni gin gi sum. Ka ng'ato ochamo to nyalo kelo ne shida moro.

Kar yueyo moro manyiso kit aluora majaber ma kang'ato nitiere to chunye kwe kendo owinjo mor mang'eny nikech aluorano jaber kendo gik mantiere miyo ng'ato chunye bedo go kwe.